Ore town nanyanyukie KICC, nenyanyukie town e Nairobi aa Nairobi city amu ina town doin ninye eteshetieki ee KICC, neeku ina town ake enyanyukie amu ore ina aji naji KICC naa ninye enkaji naado aisul tina town e Nairobi.